Ndaker boisioni abwate chemungaraik. Chemungaraichu kokoaldo tugucho mi ngwenyo kagiyum. Ko chemungaraik cheu chu kwoldo tuguk en chongindo. Ibote eng bulk sikwaldechi biik alak che nyokwaldo tuguchutet. Ngunon ko kaiboten karininino tuguchu aldo icheget.

Bokomonut ketech korichu anan toiletishek en kokwet amun toreti toiletishek keter mionwokik cheibu kaliang'ik anan simto, yoon kakitech toilets ko nyumnyum kebaa yotet ketoreteng'e nekotokibendi olemonyolu niton ko teree mionwokik anan ibuu kerib tililindo.

Achame boisioni korong ii ichechaan ko amitwagiik, mamii Yoon ii ko bendo ab ingokekiet ne tomah kityoi ko benyaan agere kerutee sikorur komyei boisioni Achame amun amitwagiik choon ii bendo ab ingokekiet ii ko anyiiny missing.